Boisietap video ak tienwogik kongeme kipsomaninik en kokwet. Ko ing ane, ole akertoi, kongeme tienwogik alage, ko alak ko mangeme. Nginyoru ko tienwogik, che ngapkotieni bichu, chu matinye tiendo, kakitien tiendo ne matindoi komonut. Atya, eng tienwogik chutochu, koboru biik cheyach chemii ngor, che missing ko tibik chemii yach ngor. Che koi ngoro lagok che mengechen, komamiee amu tikomengechen akoma suppose kokere tukchotocho amuu tikomengechen. Ko ngap inyoru tienwogik alak kuu chep kanisa, anan kuu missing kuu chep Pastor Kimettto. Ko tienwogik che kararanen, che ngiro angot video, ko miee amu miissing kobo ngalekap Jehovah, ako ineti lagok akobo ng'alek ap Jehovah. Sikomute komengechen, koekitu akong'omitu konae ngoliot ap kiptayat. Akotegis Jehovah kotee komengechen. Akosaa kiptayat kotee komengechen sikotoret eng banda, eng banda nywaa. Ko nguno, agere ale mitei chetoreti, akomite che ng'eme

Imuchi kongem barunetab geographic somanet eng kipsomaninik eng kokwet. Ayani ale imuch kongem. Amuu, kito netai, geographic konagpkobee kimaswek ole imitei. Ngapinyoru emet neoo vumbit, anan neoo koristo, akong'ering'en ketik. Ko nguno ko missing kongeme somanet, amu ngotko um yet vumbit, anna chafuk, koo koristo. Koipchini mianwogik kipsomaninik. Akoimuch komyanso. Ako yotokyo kwae eng ng'alekap somanet korekto ng'uny anan akoi kwae lagok chechang matkoba sugul. Ko ngakipinyoru emotuwek alak che ng'asiagani emet. Ko ngong'asiagan emet, kobutakse korik, akoimuch kosheb lagok. Ko nguno, kopee emotunwek ole uu. Ngapinyoru ole ng'ung'unyek kobunbune, ng'asiagani. Ko ngapinyoru ole oo ropta, anan ngapinyoru ole tolile beek, nemabendi beek. Ko nguno, eng anendet, agere ale borunetab geographic, kongeme anan ngeme somanet ap kipsomaninik, amuu matikostesteai kipsomaninik kosomanso um ing ole maktaat.

Eng kokwet nyu, ko mwalimuinik konyoru kanetisiet eng sokat. Nitoni ko missing amu, kasarta ne kimite, anan somanet nebo kasari, komakokergei ak somanet nekibo kenyisiek chechang chakibo keny, che kingapkeba, kesoman ra, koakisoman kou mutai, kebendi amakitinye kweinik, kebendi ak kitabut agenge kesirchi kasisiek tugul anan kesirchi somanet tugul. Ko nguno sokat, ko kokotoret mwalimuinik en kanetisiet amu kanetisiet nep koraki, keboisie missing sokat, amu kokowalak emet. Kotee kowalaksei emet, kotee kowalaksei tuguk. Ko nguno angot achek mwalimuinik, ngowalaksei somanet, ko maktaat kowalak kora ole inetishoitoi. Ko nguno missing, ko sokat ko kokotoret en mwalimuisiek chutochu ing kanetisiet. Sikonet ole inetitoi lagok anan kipsomaninik, sikonam ngalek che kineti, anan sikosomanso komyee lagok. Ko nguno sokat, um ko kotoret mwalimuinik, anan isomeshane akot achek mwalimuinik um sikonetso eng oret ne makaat.

Ing kanetisiet, ko ngap inyoru anan iker korik che kararanen. Ko ngapinyoru kanetisiet ne kararan. Ko ngiwe koborun ne kararan korik che kararanen kou chebo kanisa. Ko kanisa, kebendi biik kosubkei ak betut neichome chii. Ngoka Jumapili anan Jumamos. Ko missing kebendi kanisa, sikesaa cheptalel, atya kesaa anan kesaa nyoetap kat, eng lelutik che kikeyai en wikit komugul. Atyam kesaa kotoretech eng bandaptai, kotoret emet nyoo, kotoret lagok chok, atyam ko missing kenetikei anan kito nebo komonut kenetikei akobo Bible. Kenetkei tuguk che kibo keny. Ko ngapkeip um atindonik, komite kiptayat ng'unyut nii. Koboto biik chechang ak alamalaik chik tugul. Ko nguno ko cham ko chotocho, anan chotocho biik chuk chebo komonut ngebendi kanisa, sinai chii sobetap keny ole ku komii Mungu olii. Atya sikeyan Jehovah kole sorwech anan inendet ne keyani.

Tos nee ne netoreti ne che keboisie che toreti eng ng'alekap somanet en sukulishek. Eng sukulishek, kochang tuguk che keboisie sikotoret en ng'alekap somanet anan sikosulda ng'alekap somanet. Ko kito netai nemiee, ko kitabusiek. Kitabusiek, ko makat komite sukul kosubkei ak somanet ne kisomani. Ngokaa hesabuk, ngoka cho tugul cho, ko magat komii kitabut. Sikesubi kila, ngokakisoman raa ni, mutai nyikeba tai keba tai kounotok, keba atya keba nerube kounotok. Ko nebo aeng, komii anan kararan komii mwalimuinik. Amuu ngomami mwalimunik, komamii somanet, Amuu ngoba lagok sukul, akomamii mwalimuinik, ko ng'oo neokoneti. Anan kipso. Ko nguno, kararan komii kanetik. Amuu kanetik, koborchin lagok ole kiyoitoi kuu kaka hesabuk. Koborchin, sikosoman. Ngoka somanetap sokat, koborchin ole kiyotoi somanat nii. Ko nguno sukulit, kochang tuguk che toreti ng'alek ap somanet. Ak kokeny kotoreti kelipan chepkondok chebo kesoman, sikosulda sukul en boisonik ap somanet. Ngo kaale kitabusiek, ngoka kolipan mwalimuinik, ak tugun chechang, Nguno chotocho, koboto tuguk che toreti ng'alekap somanet

Tos ne toreti ne chekeboisie che toreti eng ng'alekap somanet eng sukulishek. Eng sukulishek, kochang tuguk chekeboisie sikotoret en ng'alekap somanet anan sikosulda ng'alekap somanet. Ko kito netai nemiee ko kitabushek. Kitabushek, ko magat komite sukul kosubkei ak somanet ne kisomani. Ngoka hesabuk, ngokacho tugul cho, ko magat komii kitabut, sikesubi kila. Nguko kakisoma ra nii, mutai nyikeba tai keba tai kounotok keba, atya keba nerube kunotok. Ko nebo aeng, ko miee anan kararan komii mwalimuinik. Amuu ngomamii mwalimuinik, komamii somanet. Amuu ngoba lagok sugul, akomamii mwalimuinik, ko ng'oo ne ipkoneti. Ko nguno, ko kararan komii kanetik. Amu kanetik, koborchin lagok, ole kiyoitoi ngokaka hesabuk, koborchin, sikosoman. Ngoka somanetap sokat, koborchin ole kiyoitoi somanani. Ko nguno sukul, kochang tuguk che toreti ngalekap somanet. Ako keny, kotoreti kelipan chepkondok chebo kesoman. Sikosulda sugul ing boisonikap somanet. Ngoka ale kirabusiek, ngoka kolipan mwalimuinik, ak tugun chechang. Nguno chotocho, koboto tuguk chetoreti ngalekap somanet

Kokweti koimuch koro sokat tuguk che kinetelishe en barakutab emet nitok koamune amun sokat ko mising ii ko kasarta nekimiten amun tuguk chechaang en kasarta nii keboishen ngalekap sokat kongunon kotoku en barakutab emet anan kere tuguk kokwet amun ngiyochinen kou netai ngalekap somanet somaneti nompo kasari kokoek sokat bendi lagok suguli ipkoboishen simosheki koboishen entugukab sokat komokou kasarta non kipo keny nonkinenywanet kinko lagok kongunon kosokat kotogu anan kere kokwet en barakut amun kito nemi nepo kasari kokokeny kochang tuguk chebo sokat ngechile kou simosheki komokou choon kibo Keny chonkiwendi bi Cheng chito en kasari ipoishen simet icheng ko en dakiket agenge ko koinyoru chito ngokiyochinen kou chonkibo keny kokichenge chii cheimuch icheng chito betut ana kobetushek oeng sinyoru ko ngunon kokere anan sokat tuguk che kinetetishe en barakutab emet

En oratunwek chekirup sikechop sikwai logoiwek en pcheetab chepkondok en kokwet, kochang. Amuu netai eng pcheetab chepkondok en kokwet, kocham ko missing komii oratunwek anan mii oret nekesubi sikoboiboitu biik, anan sikonyor chi age tugulu chepkondok. Ko nguno netai, kocham ing kokwet kesire kole ata biiik chemii kokwet. Ngoka biik konom, anan koka biik bokol, kengen kole biik bokol. Atyam kenam chepkondok che suppose kepchee ing kokwet, kepchechi chitugul kosubkei anan kokerkeit. Komamii nekelen, oo age, ko mingin age. Nguno ko oret netai konot. Ko oret nebo aeng, koimuch ngapkesub ng'alekap osindo. Keba eng kokwet kero kole biik ata cheosen, sikekcohi chepkondok chobo biik cho osen. Ko nguno noo, ko oret age kora netoreti. Amu eng kokwet, ko lasima komii kogoishek ak aguisgek che osen. Ako machang sine missing, ngap machang kou biik chetiko neranik. Ko nguno, cho ko oratunwek che imuch keboisie um sikepchei ng'alekap chepkondok eng kokwet. Simaip ng'alekap boryet, sikoboiboitu chi tugul eng ng'alekap pcheetap chepkondok.

Tuguk che akere, ale tos kiyai siketoret ng'alekap sokat en sukulishek en kokwet nyuu, kochang. Amu netai, en kokwet nyuu, ko kokwet nemanaat missing, nemii olinpo orit, olinpo rispo orit olin. Ko nguno, cham ko missing maitchin tuguk, anan tugun chechang cheitchin sukulishek chemii kuu taonishek chu, anan yemii kou ole togu. Nguno netai, komeche ng'alekap kitabusiek. Sikotoret ng'alekap sokat en sukulishek, komeche kochang'a kitabusiek. Amuu lagok chechang, kobendi sukul lakini mamite kitabusiek che imuch ketorete kenet. Amu angot achek kanetik, komakoi konet komamii kitabusiek, amu magat komii kitaut sikenet lagok, sikongomekitu. Ko nebo aeng, ko suppose ketes kanetik. Amu imuch inyoru kanetik aeng koneti kipsomaninik chesire bokol. Ko nguno, kuu notono, koibe kasarta neoo kinet lagok chechang koneti kanetik che ngeringen. Ko nguno, agere ale tuguk chebo komonut ndakiochin kokwet, kotereti en ngalekap sokat ing sukulishek chebo kokwet nyuu.

Tuguk che kikiyai, che boisie kipsomaninik eng barakutap Kenya, kochang. Amuu sikemong kuu netai kitabusiek che boisie kipsomaninik, ko kikitebungunyso, sikengalal, akero kole nee netos kemong ne cheyamegei ak kipsomaninik koboisie kosomanso. Ko nguno, kingechope kitabusiek, kichope kitabusiek kosupke ak tuguk chemeche kipsomaninik. Amuu ngosomandos kipsomaninik, komeche koisto berberiet akonde ngomnotet. Ko ngonde ngomnotet kipsomaniat, komakchinkei angot akine kiy nemeche kwai tun ko kaet. Ko amuu chechang komeche kwai mwalimuinik, kechope kitabusiek kosubkei ak chebo somanet anan sinyikoek kanetik. Komite alake chemeche koek kanyaik. Ko nguno kokeny, komitei kitabusiek chebo kanyaik, che yamege ak kipsomaninik che ngosomanso, koeku kanyaik. Komite alage che meche koek, che kwerie ndegeishek. Ko nguno, kosubikei kounotok. Ko nguno, ko kikisup anan boisonotok, ko kikingalalse siketebungunso, sikechop kitabusiek, kosupkey ak kasishek anan kiy age tugul nemakchinkey kipsomanindet

Chang tuguk chetoreti sikenet kipsomaninik kotiko mengechen. Amu kakile nginet lakwet ko mining, komautie ngoliot ne kenet agot ko mining. Ko nguno kito netai, ko kararan kinet kipsomninik lagok anan kipsomaninik komengechen, kenet ng'alekap Jehovah. Ngenet ng'alekap Jehovah anan ng'alekap kanisa, ko angot ndaet lakwani, netianit, komautie angot yeosit. Ko nguno kiy netai ko notono, kenet ng'alekap kamuktaindet. Ko kito nebo aeng, ko kararan kenet lakwet ko mingin kosiris akosoman. Amu ngonai lakwet kosirirs akosoman komingin, ko mutai yapkoet, ko magoi kotemene amu kito ne kikonai ko mingin anan konetkei komingin, ko eng yapkoet komatemene amu kishipkwai ko mingin. Ko nguno, ko oret nebo aegn notono. Ko oret nebo somok, ko kararan keneti lakwet anan kipsomaniat kotebi anan konyol kotebi eng atepto ne kararan, ne kitepche, kinete ketebi ak lagok, akosich choronok ak lagok alak. Ko nguno ngonetkei anan kenet lakwet kuno, eng yapkoet, konyumnyumi en ng'alekap somanet nebo kipsomaniat

Nyikisindop kiloishek chemii ng'uny eng borto ng'ung, koimuch kobor tugun chechang. Ko kito netai, ko imuch koboru kole mechamegei. Koimuch koboru kole, imuch imyanii akomuch komite en mogonjweshek che itinye. Ko nguno ngot komii nguny kiloishekap borto ngung, kocham ko kararan iwe ole kinyaise, ipkepimanin, atyam sikenai kole nee ne itinye. Ko ngotko itinye miando, komwaun kanyaik kolenjin piam amitwogik chechuu ak chechuu, ak ichul borto anan iyai nee, so siwegu ng'alekap kiloishek chemii ng'uny